Ũyũ-rĩ nĩ ũrĩmi wa nyanya, nyanya kũrĩma-rĩ, ũndũ wa mbere, no mũhaka ũkorwo na mũgũnda, ũndũ wa kerĩ wĩna mbeca, ũndũ wa kerĩ wĩna maĩ, na nĩguo ũmenye kũrĩma nyanya-rĩ, no ũgĩe na ũmenyi ũyũ kũhĩtũkĩra thimũ-inĩ citũ, ngenda-inĩ, kana hihi no ũthiĩ kũrĩ mũrata waku, kana ũthomere, na ũrĩmi ũyũ no ũbatare nginya ũmenyeri mũingĩ mũno, tondũ nyanya nĩwendaga mũndũ wĩna ũmenyeri mũingĩ mũno tondũ nyanya nĩ cibataraga ũtungata mũingĩ mũno, nginya wa ndawa, ona nginya andũ.

ĩno-rĩ, nĩ mbica ĩratarĩria ũrĩmi wa indo cia mũgũnda ũtakũgũra ndawa cia nduka ũkĩhũthĩra ndawa cia kĩmerera tondũ thikũ ici ndawa cia nduka nĩcirarwaria andũ mũno tondũ ina ndawa nyingĩ mũno na thirikari nĩ ĩrathomithia andũ mũno ũrĩa mũndũ angĩrĩma kũhetũkĩra ndawa cia kĩmerera.

Haha-rĩ, hena andũ aingĩ maikarĩte rungu rwa kĩruru kĩa mũtĩ makĩarĩrĩria maũndũ mao. Maronekana mena maratathi kana mbuku. Ũndũ ũyũ nĩkuga no ĩkorwo ĩrĩ mbaratha ya atongoria mokĩte kwarĩria mũingĩ hihi ũndũ ũkoniĩ maũndũ ma thirikari kana maũndũ ma mũrandi.

Ĩno nĩ mbica thaka ya mũkoro wa irigũ na nĩ mũkoro ũroneka ta wĩna maaĩ. Irigũ rĩrĩ no rĩkorwo rĩ rĩa Njathibaa, no rĩkorwo rĩ rĩa cukari, no rĩkorwo rĩ rĩa Kĩĩganda kana irigũ o rĩothe na irigũ rĩroneka nĩ irigũ inene na marigũ nĩ marĩ mbeca mũno mũno.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, ũrĩmi rĩa ũtabataraga tĩri, ũbataraga kamũgũnda kanini, no ũrĩme nginya thutha wa nyũmba, kana baranda-inĩ, gũtirĩ handũ ũtangĩrĩma, tondũ wa mbere, tĩri tũratũmĩka, na maĩ ndũnyuaga maĩ maingĩ, na ndũrĩaga space nene.

Mũtĩ o wothe ukĩhandwo wendaga kũhandwo irimainĩ rĩarie nĩguo mĩri yayo ĩrĩhota kũmĩra ĩhote kũingĩra thĩiniĩ wa tĩri ũbatie kwĩnyitĩrĩra ningĩ nĩ wendaga kĩhanda ngatukania na thumu nĩguo mũtĩ ndũkahome kabla ũtuĩkĩte mũgima ũgĩe na irio cia kũrĩa.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata nĩguo gũthima mbembe ĩrĩa wĩ nayo kana ĩna ũgunyu o wothe thĩiniĩ tondũ mbembe yothe ĩna ũgunyu nĩ ĩkoragwo na, nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njũru mũno tondũ nĩ ĩkoragwo na thumu thĩiniĩ, thumu ũrĩa ũcokaga ũngĩrĩa no ũkũũrage.